Ore eneikoni tenetumi ena baye naa king'oruni empeku sidai oleng ormalengen paa iun tolchamba lino eh nianyu metasha eh peejing enkare ashu ebaiki naaji nibukoki enkare eh tenetaana enkare aasie entoki naji irrigation amu inakata naa itum kuna tokiting naaji irmalengen ashu pumpkins niaku ina taa naaji embaye edukuya eh ore sii egira kulo malengen abulu naa indim atoosho olchani amu inakata naa ebulu esidai eh naa inakata naa enap irng'anayio aitobirai keetae olchani lomoyiaritin loibooyo moyiaritin neetae olchani loibooyo enkijape nitokini sii aata olchani naaji laa kelo apik kulo matunda menoto eh imaua naa ninche naponu aaku irmatunda.